Bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩgũkorwo na maciaro mega, ona ng'ombe ici gũkorwo, cigĩkũhe iria, rĩrĩa rĩngĩkorwo na umithia bamĩrĩinĩ, ta kũhũthĩra gũthondeka cai, ona ningĩ, no wendie iria rĩu ndĩrinĩ, wone mbeca cia o mũthenya, cia mabataro maku. Ona ningĩ ng'ombe ici no ũkorwo ũgĩciendia, kũrĩ andũ arĩa mangĩkorwo makĩbatara ng'ombe.

Haha haronekana nĩ mũtumia na mũthuri, maimanĩte na mũgũnda, makuwĩte kĩrĩti, maronekana maumĩte kũgetha irio.

Ino ni ngware irenda gukomereria matumbi maya , nigetha thutha-ini macoke maturike matuike tucui.

Wambere nĩ gũtambũra nyanya ĩrĩa njĩru kũringana na rangi wayo ona ũnyitu wayo, ningĩ gũkũrana na ũrĩa ciĩruhĩte. Ona ningĩ ũgakorwo ũkĩmũruta gũtua nyanya ĩyo kuma mũmera-inĩ wayo, agĩtigĩrĩra mũmera ũcio wĩmũnyitu. Wamũico nĩ kũmenyerera nyanya ĩyo thutha wa kũmĩgetha, nĩgetha ĩkorwo ĩna riri mwega ĩgĩkinya thoko-inĩ ĩgakorwo ndĩhihinyĩtwo.

Maya nimakorofia magetheto kogwo arathura maria makuriite na maria matarikitie gukura niguo makorwo magitwarwo thoko ngurani niundu wa mabataro ngurani ngurani.

Thirikari niikoretwo igiaka manyumba, thutha-ini ucio iracoka nyumba icio ciraheo andu aria maraikara mukuru kwa jenga, magitigirira andu acio mena handu ha gukoma ona ningi handu ha kurugira. Undu ucio niungenetie muno tondu thirikari niirakoriruo ikigarurira andu acio muturire wao na marakoruo mena handu hega haguikara ona ningi marakorwo mena uturo mwega mweru.